Tich mar ng'eyo chal mar ng'ato ka ng'ato e alwora ni gi nengo maduong' e alworawa. Nikech mokwongo kidhi ing'eyo chal ni idongo kata idak gi ji manie alwora ni king'eyo kaka in? King'eyo mar ng'ato bende idak kode kaka en ing'eyoni e nitiere, kendo kiseng'eyo chal ni tiyudo ka ka ne in ng'ama ngima, tochir mar medo ritruok, kata ritori medo bedo kendo ogurore mathoth e kindwa. Koro gini okonyo nikech tuoche moko manyalo bedo ni thoth be e alwora bende ifwenyo. Koro ki kalo ing'iyo ngimani kaka dhi, kod chal mari, inono dendi chalo gima ifwenyo, gigo matwoyi kata gigo machando dendi, sa ka sa kata pile ka pile. Koro ing'eyo ni denda ni anyakonye kama tadak gi ji machal kama, to jogi e ndi be gin gi shida machal kama. Onego aritgi machal kama, kata onego a deal kodgi machal kamae. Koro iyudo ka mano en nengo maduong' ma ng'eyo chal mar dhano kata mar ngato ka ngato kelo e alworawa. Omiyo koro waikore ni gimoro amora kata mabiro no nikech wang'e kaka wanitiere.

Pidho yiende kata loso seedbed kata seedlings moko mag yiende, ber kendo konyo e aluora nikech kayiende gi olos kama, iusogi kata ipogo gi ne jopiny ka gin mag sirkal to ipogo negi gin jopiny. Jopiny mopognigi iyudo ka gipidho, ka gisepidho to yien konyowa eyore mathoth. Yien yuayo koth, kama yiende ng'enyie koth ohero chwe, nikech oyuayo koth. Mar ariyo, yien nyalo konyowa e gedo. Sirni yien wayudo sirni mwagedogo wayudo kowuok kuom yien. Kendo yien gi be gin tipo ma kuonde ma wadakie. Gikonyowa kachieng' rieny to wanyalo guto ebwo yien kachieng' ose olo dendwa. Wayudo tipo kowuok kuom yien. Kanyo kendo gimomiyo gini nigi nengo en ni, sama gigi timre kama, okelo ji gi paro achiel ging'eyo yiende mopogore opogore maber gi kama ne kod mar maok ber manyalo ok nyal ti kama chielo. Kendo be iyudo ka pesa be wuok kowuok kuom tijni kod en gi nengo maduong' e aluorawa ok en achiel kata ariyo but githoth eal

Pidho yien nigi nengo maduong' e aluora. Mokwongo seche ma itimo tijni iyudo ka jolony, kata jogo ma nigi lony mopogore opogore kuom yiende, kata kuom kothe mopogore mag yiende, biro kanyakla to gifwenyo kendo iyudo ka yiende ma be pok ji ong'eyo, ji ng'eyo. Kendo ma pok odhi o tem kuonde mamoko biyudo ka lony ma ji ni godo, miyo koro gikowore kendo giyudore kuonde ma ka no kong'e ni yien ni yudore lakini koro nikech lony yende yudore. Koro iyudoka yien kothe mag yien mopogore opogore kere aluora. Mar ariyo, tijni ber nikech yiende gikoselosi mobedo gik madongo yiende gikonyowa e tipo. Kiweyo tipo kendo yIen gi, sirni kata mwagedo godo, migero godo ute, iyudo mana kowuok kuom yien. Yien kendo jitiyo gode e tedo kaka fuel. Yien motwo itedo godo kobargi. Kendo kichak iwe mano, yien owuon bende nigi pesa nikech sama ipidhe mobedo maduong' kaang' ng'ato dware kata kang' odwa konyo kamoro. Pesa ang'no goli. Koro yien nigi nengo kata tich mar riwruok kama mondo kothe mag yien ok.

Kae mokuongo ng'ama ang'eyo moruako law ma yellow ni kata law maratong' ni en Migosi Moluor William Ruto, jatend piny mar Kenya. Ka achako aneno kendo mani bathe en jatend migepe Musalia Mudavade. Kendo wan gi speaker mar od bura mamalo iluongo ni Moses Masika Wetangula. Jogi duto nigi nengo mopogore opogore. Ni mokuongo jatend piny Kenya William Ruto ochung' ne oganda mar jo Kenya kendo iyudo ka orito pinywa mar Kenyani gi lony ma en godo koriwore gi jogo moteno bathe kaka koro jatend migepeni kod ja kod speaker mar od bura mamalo. Jogi duto nigi nengo nikech mokuongo, mondo piny odhi maber kata mondo sirikal odhi motiegre nyaka bed ni nitie ng'ama ochung' kata moyier mochung' elo oganda. Koro jogi gin jogo mochung' elo oganda mar jo Kenya kendo gitayo chenro duto mar Kenya eyore mogonyore kendo mayom manyangafu bende mondo gik moko odhi

Goro nigi nengo mopogore opogore. Mokuongo en gi nengo ni ng'ano magoro. Jagoro sama ogoro, ineno ka ogolo pache. Gima oparo gi pache oketo piny gi kalam kata gi buko. Kogore e board moro, manyiso ni ogolo gima ok giwuo, jogoro mostly giwuoyo mana gi kalam kod gino ma ogoro. Manyiso ni mano e gima nie pache. Mar ariyo, nengo man kae en ni seche ma gigi osetimruok ma ogor dhano neno. Sama iketo wang'i mineno gigi kata ma gigi mori ma ikalo king'iyo, omiyo kata kane in gi paro moro marach kata mane chandi to dok chien kaluwore gi samoro gima ineno kata goro moro ma omako wang'i ekinde mane iwuotho kikalono. Kendo mar ariyo en ni chiro mar jogorogi be iyudo ka ji nithuolo kendo ng'at mani gi shida moro nyalo share gi wadgi. To gik moko kidwaro goro mag gik mopogore opogore , lee, dhano, jok mane osenindo iyudo kae duto. Koro mano nengo kendo mantie kae.

Tho en gimoro ma ji ok ohero kendo ji oluore. Tho iyudo ka kawo jogewa mabecho, mwahero, mwageno , mogenowa, matimonua mabecho kendo mosetimonua gigo madongo dongo e ngimawa. Omiyo tho iyudo ka timonua ma lit ahinya seche ma koro oawo achiel kuomwa ei anyuola kata ei oyiepe kata e pinywa mar Kenya. An gima omiyo ok anyal hero gini kata gisani endalo moko mosekalo chien ka, nine ka ei pinywa mar Kenya lweny nowuok kendo blogger maniluongo ni Albert Omondi, Albert ne onegi mana marach rach elwet obila to iyudo ka en mana e sanduku ema ne okete. Seche go iyudo ka oume e sanduku gi flowers ma opangne. To adiera ng'ani to ok dhi duogo. Ng'ani otimne gik malich. To duogo to ok oduogi, oruakne lewni mabecho, onyiew flepe manengogi ng'eny to duogo to ok oduogi. Omiyo ok anyal hero tho kata gi kuku ne.

Mokuongo kata manidiere moting'o lueteni, kasinge maber to onyalo bedo jaod bura migosi Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro anyalo wacho ni ni in nengo maduong' e sirik ekind kaka irito gwenge ma oyierie. Ineno ka jaod burani Ndindi Nyoro otemo timo kendo kelo maendeleo maduong' e constituency mane oyiere kendo motiye. Otimo gik moko ma king'iyo to ineno ka in gi mijing'o kendo in gi mor mar ni ng'ani anyalo duoke e sirikal higa machielo kaponi okwaya kata odwaro ombucha nikech kaluwore gi kaka otiyo kata osebedo kotiyo, otiyo maler kendo ineno ka otimo gik moko, ogombo ni kama oaye kata kama orito bende mondo orieny kaka kuonde moko osebedo karieny e sirikandwa mar Kenya ma be koro iyudo ka opog opogi kaluwore gi devolution ma obedo koro iyudo ka gin

Kaburini en kuma iyikeji ma osetho. Kendo ka aneno kaburini to gima biro e pacha mokongo en kaka dhano mathoth osebedo kawito ngimagi pile ka pile okinyi godhiambo. Kaka owetewa, nyiminewa, nyithindewa kata mana jogo mawageno osebedo ka weyo wa kendo gidhi e piny mosiko. Koro kaneno pichani to mano e gima duong' ma kuongo ringo e pacha en kaka dhano osetho. Dhano osewewa, wuonewa, jogo ma wageno, tho kendo yudo ka okan gi mana e kaburini. Gima kendo donjo e pacha ka poni aneno kaburini, en sigana ma dhano ne wacho chon ni kaburini kidhiye to ibiro yudo ka maitni wuoyo kodi kataji wuotho koro omiyo gino bende kaneno kuma musalepe opange mang'eny to luorono ringo birona koro aparo mana ni mago e gik madhi timore. Kaok kamano kaburini kaneno to aparo jogo ma osewewa, tho osebedo ka chamo